Ore enasiai naa eramatare onkukui naa ore eramatare naa keyieu enkariano sapuk amu ore enedukuya ore nkukui naa kenya ntokitin naijo enkoilepo , keyieu si endaa neyieu irkiek , keyieu nai neramati ,kishori ake irkiek anaa nkishu , petumoki naa aitayu naa irmayai , niim anoto irmosor kumok , nidim anoto nkiri kumok , amu ore eramatare onkukun naa keyieu neasi tenkariano .

Ee kadamu oleng' olkekun lataasa enasiai naishori inkukui endaa neramati, amu ore enasiai naibung'i inkukui neramati eeh kesiai sidai oleng amuu ore ninye ena motonyi nadol tenewuei naakerrip ingang'itie oleng'. Ore iltung'ana torrok enepuonu ingang'itie naaikening'u ake. Naa ore esiai niji ena neeta mpesai neaku ore ake paas esiai nijo ena naa nakee, kake ore peesapuku kunaa kukui kuna motonyi naa akamirr ake nayo sokoni natum impesai naasie imbaanei ai maendeleo ai tiatua emuruang'. Ore jaake tenkata pookin naatai likiso esukul naake ena siai nanu aas oleng' alang'u ninye eramatare oonkishu amu ore ena siai neesiai naake kebulu kuna kukui tenkata dorrop oleng' neaku keitobirr maa ee mpesai kumok tenkata dorrop. Koresiai nijo ena naakee keyou nake nai niata utaratibu fulani nigira oltung'ani asuj amuu neija naa eikonari imbaa ore tiatua kunaajijik enye nemeyou ororei sapuk amu keiba ororei, keibororei. Ore ena daa enye nipikaki endaa naa towueitin safii kore kuna tokitin enye neorori modiok enye amu nakata naa eikaja, eaku safi inewuei pookin, amu neija naa eikunari eramatare enye.

Enadol ena siai naake kadamu imbaa kumok, ore ene dukuya naake kadamu ilaturok, ee ilaramatak amu ore ilaramatak naa iltung'anak nai loonyok aisaidia irmareita. Ore ilaramatak ooramat kuna motonyik naake keeta taa dii faida, amu ore ene dukuya ore kuna motonyik nsihoru inkirik, nishoru irmosor. Neeku ore ena ramatare naa eramatare oo nkukun ashu e kuna motonyik naake sidai oleng', sidai oleng' amu enadol nchi nadamu oltung'ani loidim ataa ina ake eramatare naata, ninye elaakinye inkera enyenak sukuul. Ore peeramat kuna motonyik nemir ne ninyang'unye endaa nanya, ore peeta nkulie ramatare naijo inkinejik ashe nkishu ninyng'unye irkeek loishorie. Ore kuna motonyik ore ndaikin nai naibaki te mashinini basi nepui aitobirie ndaikin enye ene ajo aing'or nadamu ajo kaidim anoto embolea too modiok enye.

Oree, ore entoki nagiraasa tene naa kanyorr oleng' amuu ore eramatare oosung'urani naa ramatare sidai oleng'. Amuu ore enedukuya ketii ninye iltung'anak oonya kuna sung'urani tene. Ore niare kelelek eramatare enye amuu ore iata olchamba lino naa iloake niloakii nkujit nepuonu anya niaki mbenek nepuonu aanya. Ore taa siinche naa aisidan amu keisaidia naa amu kebiashara taadoi, biashara nendaa tookulie tokitin. Matejo nai ore piata loshi diein sapuki loramata loorrip ing'ang'itie nindim ateyieng'aki. Neaku ore piiyu nincho nkera kunyinyi neitiship inkera kunyinyi sii anaa zawadi. Ore eniare kore naa eramatare oosung'urani naake eramatare sidai oleng', ramatare sidai oleng' amu keeta mpisai nemeeta iltung'ana kumok oas ena ramatare oosung'urani. Neaku indim anoto faida sapuk oleng' tiatua osokoni. Eeh ore neuni ore sii sung'urani naa ntokitin sidan naakeitiship inkonyek oltung'ana neaku keata urembo keitiship inkonyek oltung'ana kaisidai oleng', sidai oleng' eramatare o kuna tokitin.

kode naa ena swali najo kaaji iinko teniisum oltung'ani pee eyiolou eena siai. Oore eena siai naa eyieu ake naaji niyiolou aboitare ilopisaani lena siai. Ilopisani loojo ilashumba iile agriculture. Iyiolo naa kulo opisani neyiolo ninche eena siai oleng'. Niaku iyolo kulo opisani naa iidim aipotu enkang' iino, nikiponu nekiponu aiteng'en nekiutaki imbaa naipirare ena siai nekiutaki, nekiyaki iina project nekishetaki matejo naaji enaji napiki kuuna sunkurani atua. Nekishetaki enaaji nekiutaki in'daikin naanya kuna tokitin nekiutaki imbaa kumokoleng' aajo iidim ninye atuuno en'daa naanya kuuna rabit arashu isunkurani. Amuu oore naa tiatua irmaasae nemeeta enkarna eenye amuu imentokitin naapa naramat irmaasae intokitin naetuo teena maisha e taata. Oore sii inkera natasa kilimo tiatua sukuul, neiteng'en irmualimuni lenye eamatare oo kuuna baa. Niaku keidim neponu, neponu aiteng'en intoiwuo eramatare oo kuuna sungurani.

Enetipat enasiai oleng', enetipat enetipat. Sulaki tolmasai amu ore naa ilmaasai nemeyiolo ninche enasiai enkumoi enye ejake kanyoo kuna? Kanyoo kuna nigira aramat ? Nemeeta mpesai, keeta mpesai oleng'. Ore nedukuya keeta mpesai. Ore niare neitiship ninye nkonyek ooltung'ana, ore kuna tokitin ening'orr naa sidan tening'orr nishipayu openy niton ake duo igira aboitare egira adaldala eh kesidai oleng'. Ore niare naakesidan amu ore nkik enye neitobirieki empolea, ore inapolea nidumu niya olchamba lino nelo aitubulu endaa ino esidai. Ore kuna tokitin naa sidan oleng' amuu kenyai inkiri enye, kemelok nkiri oleng' kemelok ninye alang'u nenkiteng'! Nenana nkiri. Ore neuni naake eniata enkerai ino matejo nai niyou nincho anaa zawadi nitiship oltau amu entoki sidai, sidai naipendesa nkonyek. Ore sii tosokoni neeta mpesai, neaku embaye ena naifaa nai pee eyiolou iltung'anak aataramat kuna mifugo, eyou neyiolou iltung'ana aataramat kuna sungurani oleng' oleng' amu keata faida sapuk oleng'.

Eeh oleng' oleng' oleng' oleng' aidim atolimu ajo kanyoo nagiraasa tene. Ore tenewueji naake adolita nkishu, nadolita entasat oenkerai, naibung'ita enkerai. Ee ore ena tasat nai idol duo ajo enkaramatani oonkishu. Idol siinche kuna kishu enyenak ajo ketoishote ketaa ee ilasho kutitik. Ore kuna kishu nadolta ajoo keeta erokoet toomowuarak eitodolu ajo keidimayu nearisho kuna kishu ashu keidimayu naakee keasita entoki naake eji zero grazing toolashumba naake keenikini enkiteng' ewuei nebo nenya enkiteng' inewuei neebo ore pee metabaiki neitoki aloanya engaiwuei, ore peaku neitoki aloanya nkujit tenkaiwuei ore kitambo meidipa ainosa inewuei kaidipa aidip inewue ee neaku ore tene naakee eramatare oonkishu adolta tene naake esiai naaikinyorr iyiook oleng'. Amu ore eramatare oonkishu nake enetipat oleng' amu keata nkishu kole, keata nkiri ee keata mpesai enemiri osokoni neisomi nkera, neshorishoreki aashet inkajijik sidan neaku embaye, embaye sidai ena eramatare oonkishu sidai oleng amuu tegemeo sapuk oleng' tiatua loshon kumok lolmaasai okulie laramatak akee loonkishu neaku enetipat oleng' eramatare oonkishu.

Enetipat enetipat naa kaigil ake ajo enetipat ena baye ee tolosho lang' ee ashu tenkopang' enaake. Ore naa anaa enajo ele rorei ajo kainyoo peeibelekenye inabaye oleng' tenkopang'. Keibelekenye tenkarake imbaa kumok ore nedukuya naa olameyu amu kore olameyu ashuu enchan ashuu etalaki enelauni enkare toolkejek neidim ataasa aakuu ore enasiai negol oleng', amu ore naa enturore ore piun endaa neyiu naa ina daa neeta enkare. Neaku ore enemetii enchan netoyu ilkejek neaku keibelekenya naaoleng, keibelekenya oleng' neaku mokore eturishoi oleng'. Ore neuni neibelekenye sii enturore amu kenotoki mashinini naidim ataas esiai nijo enturore aturr enkop keetai iltrakitani. Ore neuni keidim neetai ilkeek ooshi ndakin amu arapa meoshi ndakin ilkeek amu metiii moyaritin kumok oleng' kake keibelekenye naa oleng' tenakata tenkopang' oleng'. Keibelekenye tenkopang' amu ketaa ninye keeta gharama kumok tenkaraki ilkeek tengaraki naa intokitin naa wadudu naanya ndakin neaku keoshi ilkeek peeye nena wadudu omuoyaritin kulie naa keaku ake duo endaa sikitoi neaku keyiu ilkeek naake keyou imbaa kumok oleng' keata gharama oleng'.

Ore ena siai naa enthroned oomboka ashu kabish Ore naa enturore oomboka ashu kabish , ore enedukuya naa kenyor enkare neeku ore enedukuya naa kiun tenkata nayioloi ajo ore enchan keidim enchan aitubulu mpaka omikomaa Ore enedukuya naa kinterhaa aitobir enkop ashu olchamba naa lounieki nintirha aadung ilkiek sapukin nikintoki adung ilkujit nekitur engop nikintobir ilmutaron lokipik imbegu Ore enieuni eeh nekipuo ildukai apuo ainyang'u naa embegu nekipuo naa aibukoo enapegu nekintook ena pegu ometupuku ena pegu Nikintoki aitosh ena pegu apwaun tiatua inawei naa nikigira , ilo shamba naa lekin'dipa lekindobira nekipik enkare nikiwosh olchani lengijape, nekiwosh olchani lorkuto pee meeye Ore baadaine eei ore naa peebulu abulu egirai aitook nekiny ailimoki In'dim aidosu toonkaik nena kujit nidim ake atushukoki toljembe ingulukuon igira aidosu inkujit naake nijia naa ikunaari tenkop ang'.

Enetipat ena baye temurua ang' amuu keetai ilaramatak loonkurupeni tenkopang'. Amuu ore enkopang' naa aiketushulate loshon oopashpaasha naa aiketii loshon oonya nkurupeni. Etii iltung'ana oonyorr inkiri enkurupe. Netii iltung'ana loonyorr eilata enkurupe. Neaku ore enabaye eniminyanyee nkiri enkurupe, naa kindim ake atimiraki lolo tung'anak oonya neaku ore eramatare onkurupeni neeramatare sidai oleng' amu ore nkurupeni indim aishoo nkujit eeh indim ashomo, ore tolchamba lino enituuno ntokitin nijo nkuashin niloaaki nena kujit enche meetuu nena benek oonkuashin meetu aanya. Ore piiteyiera endaa matejo nijo orgalii, olkeseri, nitelekua nindim ake aaki nena kurupeni nenya. Neaku kembaye sidai oleng' ee nake enetipat amu ore naa peetumi kuna pisai ninyang'unyeki endaa nanyai ninyang'unyeki ilkarash looishopi nelaakini nkera school ee ore enetii oltamoyai nindim ashomo atalaaki sipitali ashu indim ashomo ainyang'u ilkeek neaku embaye etipat oleng' ee enetipat eramatare onkurupeni amu ore ninye enkurupe naake keiu inkera ee ninepu ajo ketoiuo inkera ille neaku keata faida tenkata dorrop oleng'.

Ore olmarenge latoning'o tena baye, naa najo aing'orr naa ore olmarenge latoning'o tena baye naake idol duo ajo endaa oosinkirr ena. Endaa oosinkirr ashuu loshi tung'anak oitubulu sinkirr. Inepu ajo ketesheta oltung'ani ewuei nepik enkare ee nepik isinkirr kutitik nelo ainyang'u endaa nepik, amu ore enaa eramatare oosinkirr eh ore tiatua kilimo neetai eramatare oosinkirr naa enatoning'o taa nanu te darasa ashu toolkulie tung'ana. Ore eramatare oosinkirr naake biashara naakee eitubulu endaa amu ore sinkirr netii iltung'ana oonya sinkirr. Neaku ore taa siinche sinkirr keyou siinche endaa amuu ore etaa iyauwa ewuei nemee habitat enye nijo nai olbahari nijo nai ilkejek sapuki amu ore tatua ilkejek sapuki naaketum endaa enye ee naisho ake duoo eNkai natubulua tine kake ore neetayie loawua lolosinkirr nintobiraki ewuei enye tenkaji tembata teboo ino naakeyiu naa ninyang'aki endaa. Neaku ore ena naa endaa naa osinkirr kutitik. Ashu duo enainyang'u ilaramatak loosinkirr nidol duo ajo ninye naa ina.

Ore tene, nake adolta ajo, kegirai aitayu irmosor tene. Na kegira adanyu irmosor. Kegira adanyu irmosor, na ore naa kulo mosor, na nche oitoki aendelea enkishon enye. Ore kulo mosor ogira adanyu tene, arashu eh egira aitayu irmosor tene na ore nadi kulo mosor na nche naa, oibelekenya nebulu, neeku nebulu ene nkiti muduudu kinyi, ometaa ometubulu aku duo snail pookin, nalulung'a. Neeku inabae nagira aasa tene. Irmosor egira aitayu, egira aendelea enkishon enye, aisho. Yani ina duo enkoitoi enye naishore. Kitayu irmosor. Ee kitayu irmosor, ore lelo mosor, nitoki lelo mosor abulu, neeku nkuti mududuni kidogo kidogo ,ometaa sinye entoki musima.

Enetipat enabae amu ore enedukuya, emimir ninye maa kulo matunda lenyanak, nitum impisai. Netii iltung'anak oidim ainosa ashu atok inaare natii atua. Neeku ore enabae na ore ena turore na enturore sidain oleng, amu ore ake pidim aikuna atuuno esidai, nebulu, ore enedukuya ore nye ele shani nikincho oloip, idim atotona tiabori, nitau oloip, nibok osiwuo, osiwuo sapuk, nidim atimira nake kuna kulo matunda nitum impisai, ore kuna pisai, niasishore, idim aiterunye biashara. Neeku enetipat oleng, enetipat oleng. Ore irng'osil otoyu, idim ake aitumiai ataasishore ataasie nkulie siaitin, may be ainokie enkima, ashu nyoo, aikunaki taa nejia. Ore kuna tokiting kuna benek, neidim intokiting ainosa, idim nkulie ntare ainasa, nkishu, kuna benek. Neeku enetipat oleng.

Kanyoo peenetipat pee aas enabaye? Enetipat oleng' amu ore enedukuya naa lotoro kulo, ore lotorok naake piintobirr akeiye aitobiraki enaaji enye , ena kidong' ore piintobiraki enkidong' sidai ee nepuonu ninche aamany, indim niyau ntokitin maanoishi ee nintobirr maanoishi nintobirr ee nintobirr maua naanyorr ilotorrok nilotu apik atua inewuei nepuonu kumok amany. Naake enetipat amu ore nedukuya, naakeitum enaisho olotorok, ore enaisho olotorok noolchani sidai inyenya, olchani sidai amu tinikia olgoo ore piiwok enaisho olotorok neishiunye. Ore nedukuya ore naisho olotorok neidimi aitumia enaa esukari, ore enaisho olotorok nitumiari iltung'ana aamukie enaisho neaku eata isiaitin kumok ee ore nieuni ore enaisho olotorok naake indim atimira nitum impesai. Nikiyiolo ake pookin ajo kanyoo eas impesai, meeta embaye nemeas impesai. Ore mpesai nindim ashomo atoponarie ena biashara ino ashu ena ramatare olotorok niponaa metaa sapuk oleng'. Ore mpesai nindim sii ataasie mbaa kumok, maendeleo tiatua olmarei lino tiatua enkang' ino neaku ore eramatare olotorok naasidai oleng, embaye sidai oleng'.

Eeh kaidim atolimu ajo kanyoo nagira aasa tene. Ore tenewueji naake akadolita entasat nadolta esikiria nadolta oltoo le nkare nadolta naa ewuei natii enkare, enkong'u enkare. Neaku ore enatasat naake keewuo oena sikiria enye nelotu neitook, neisho metooko enaare, neitook enaare. Ore tene kegira aisho enkare inasikiria enye, naa enijo ing'orr ore entoki nagira aishorie ena sikiria enye nee embeelati enkukuri peemelo ake neing'ol enaare, ele shorro lenkare, neisho enkare metooko. Ore peeok enkare naakeidim ake nai sininye neok neokoki kulo tooi lenyenak enkare. Ore peeidip atookoki kulo tooi lenyenak enkare neosh ena sikiria enye ailepie areu ang'. Ore peeitumia iloshon ashu lolmaasai esikiria naa ore esikiria naa ee keramatayu amu keretito iltung'ana ashu ilmaasai tonkuapi, towueitin naalakua nkariak amuu kinapaki iloola keidimu neaku ninye nagiraasa tene.

Ore nanu tenadol, eh tenadol enasiai ashu tenadol ena farasi naa ore entoki nabo nabo nadamu nai kadamu larrabali apa liapa toonkuapi napashpaasha ashu tonkuapi emisiri. Ninepu ajo ore larrabali naake kenyorr apa aitumiai efarasi amu keneneng' nee, keneneng' naa ng'en naake keing'uaya, ketuu nooldia yani keing'uaya olarra, keing'uaya ntokitin torrok ashu embaye torrono natii dukuya. Naakee ore entoki nijo ena nai kadamu sii enkiguran naake namani nkiwanjani ereutai farasini. Neaku enadol enasiai naake kadamu renchai loo, ashu lashumba loopuonu neked nepuo amanaa tiatua renchii nepuo adol ng'uesi osero amu menaura, meanura nake enaing'orr nadamu ajo , nadamu enkata nabo naing'ura nadol nashipayu oleng egiraaishindana akwet tolbarabara naake embaye sidai oleng' toolaramatak lookunaa farasini.

Enetipat oleng eena baye temurua ang', amuu ore eramatata okuna tokitin, naake eramatare sidai oleng. Amuu oore enedukuya, naake ore inkomiyani naa kepuo iwueitin nelakua, kepuo iwuejitin nelakua oleng, oleng, oleng. Naa ore inkomiani naa kenap ilolan tenkata enaidura, tenkata enkisambuare odaikin, nenap ilolan tenkata ombiasharani, oore ilapa tung'anak oopuo ibiasharani oodung' iloshon nepuo iloshon lormaasae, loloong'u naa inkomiani eitumia oleng. Naake enetipat oleng temurua ang'. Amuu oore ninche tenkata olameu nemeeta ninche osina sapuk oleng amuu keenya irkeek adoru, keenya inkujit orkeek adoru, inkujit orkeek adooru. Naa oore sii adolta aajo kegirae aitook enkare, naa embaye sidai oleng eneramati amuu nakata sininche keeta afya sidai naa keidim ashomoita iwuejitin nelakwa eitu eok enkare.

Ee. Ore enewueji, kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene. Ore nye tenkutuk olashumpa ninepu ajo kejo nche lashumpa predator ,o pray. Neeku ore tene na idol ajo etii olasurai ogira aijoo enkuku kinyi. Egira ele asurai aijoo enkuku kinyi. Neeku inepu ajo ore teramatare omotonyik ashu onkukun, keeta sinche irmang'ati lenye. Ore enedukuya na ore ormang'atinda lenye sapuk, na olasaurai amu ore naa olasurai, keure nye iltung'anak olasurai. Melelek earayu. Meerayu olasurai na kelelek imidim enkuku ataara sinye olasurai. Neeku ormang'atinda sapuk oleng. Neeku elelek ore nkukun kunyinyik nelelek emekuet. Amu keng'or tesumu, na keer naake tinewei ake. Neeku ore eramatare onkukun, neeta asara sapuk eniming'or esidai, ashu eniming'or aitobiraki nkajijik sidan pemejing'u ormang'atinda, irmang'ati lenye lijo ilasuriak, amu mesidai. Amu ore lasuria na irmang'ati sapukin oleng lonkukun. Neeku ore ene, na olasurai oinasita enkuku, na kitodolu ajo ore olaramatani lekuna kukun, na itu itobir enkaji nailep tenkop, amu ore naa lasuria ashu enkaji nailep tenkop enkaji sidai, tewoi sidai, nemetii irkujit taa loidim irmang'ati lonkukun aisudori.

Oore temurua ang' oore eena siai, naa inepu aajo oore iltung'anak loota kuuna kukui naa keing'uiki aake duo meshomoita osero nepuo aing'uraki aate in'daikin. Ninepu aajo oore kuuna kukui oore peyie ebau enkata naibung'ita ilchogooni, neitaayu irmosor ninepu aajo eitayuo ninye irmosor tiong'ata nelotu aing'uaa irmosor. Amuu kejo aas entoki naajo Free Range keing'uikini aake duo inkukui meshomoita aake duo osero meshomoita adaa nepuo aanya, nitau aake irmosor teidie tosero niaku megirae aitobiraa eena siai temurua ang'. Megirae aitobiraa eena siai oleng' temurua aang' eena siai oleng' amuu, iijo teniing'or iltung'anak nemegira aitaa esiai sapuk, arshu esiai ee tipat. Naa oore eramatare oo nkukui naa keitau irmosor naa esiai naifaa paa enetipat oleng amuu keitobir impisai, nenyae lelo mosor, niidim atimira, oore lelo mosor nepetaa nena kukui, neikaja, neitau inkulie kukui, aadanyu inkulie kukui tinkolong'i tikitam oobo. Niaku esai sidai kake megirae aitobiraa esidai temurua ang' amuu keing'uikini aake duo meshomoita nepuo aiminie irmosor, neidimi nenyae, tosero nenya ilasuriak lelo mosor lenye arashu eenya intokitin naijo inchukii.

Kore ena siai naa kadolita ajo etii olaramatani loo nkukui ene wueji, nkukui naitayu ilmosor. Ore naa tiatua ena biashara, o nkukui naitayu ilmosor netii ilpirai aare lotii ene lotii enkare. Kore ele mosori loewuo shumata naa kaisida ore kulo lotii abori naake Mee AI sidai

Kanyoo paa enetipat pee ias ena baye, ore embaye nagira aasa tene naa eramatare oonkineji. Naa kadolta ajo ore tene neishoritai impala oorpaek. Enetipat enabaye oleng' amu ore ninye impala orpaek naake keata madini naayou kuna tare naake keeta, keramat osesen le kuna tare. Naa nijo ing'orr kuna tare naake kaisidan oleng', keata afya sidai amu kegirai aramat esidai. Neaku ore eramatare ontare, ore enedukuya ore ntare naa indim ake duo aitayu ntare niloamirr tosokoni iata matejo naii ee shida kinyi naake naake meyou nai nilo aitayu silen aloaisilenu mpisai toonkulie pueitin, neaku entoki nawuaapunoyu. Ore ramatare ontare naake kesioki aisho oleng', kesioki ntare isho amu ore ntare ore tiatua olari neisho katitin uni. Keaya ntare lapatin okuni peisho enetum nutuaisho. Neaku ore eramatare ontare neentoki sidai oleng' amu kemelok inkiri ontare nenana menyaanyukie nenkiteng' neaku mbaye.

Enetipat ena baye tenkopang' ore enajo aing'orr enewuei naake ee enturore oolnyanya. Ore enturore oolnyanya naa kembaye sidai oleng' enetipat, amu ore nedukuya ore ilnyanya neendaa. Ore nedukuya, ore eniare ore ilnyanya ore endaa natii ilnyanya nai keishami esidai oleng'. Neaku ore enturore oolnyanya naake enturore ompesai oduoo neeta garama kake kenarikino naii ee neas pooking'ai ena turore amu ore enturore naitijing'u mpesai kumok inepu ajoo neenturore naau olkasi, keisho iltung'ana esiai amu ore inaolong' egira aas duo enkisampuare e kulo nyanya naake kepuonu ntasati nepuonu aa aitayu ilnyanya aya stage ore tiatua ina stage nepuoi aagel neaku ore iltung'ana ogel nelaki siinche. Ore iltung'ana odumaki apik atua ingarrin ashu apik atua ilbokisi nelaki siinche neakuu ore enasiai, na kadolta sii ore kulo kulie nyanya naakeitodolu ajoo ee ketorrok enkumoyi enye neitodolu ajo eitu eoshi olchani sidai neaku keyou nai neoshi olchani neramati esidai amu nakata naduo eji epuo sokoni esidai.

Eeh ore tene kaa ng'eno arashu imbaa niyieu pee ias ena siai. Ore tene naake kenarikino nai niata enkarriyano nintobirr kuna kidong'i, enkidong' e kisasa, naa ore enkarriyano e are naa kenarikino niyiolo nkoitoi niyietu ilotorrok meetu ajing' ena kidong' ino amu meeku naa biashara ashu eramatare olotorok emetaana ilotorrok. Neaku eyou nai niata eng'eno nijo nai ee maua naanyorr kulootorok ee intokitin nijo naajo lashumba waksi wax amu keini naake yiok eliki iyiook ilopisani ee le kilimo ashu nai leramatare oolotorok. Ore engai toki teke naake keyiu naai niata eng'eno naa iyiolo ajo keetai olkarash looishopi nai peemekinya lotorok matejo nai iloito aitayu enaisho olotorok ashu iloito aibelekeny ashu iloito aitook ilotorrok empuruo peno atleast pee, peemeiko moyaritin neaku embaye sidai oleng' ee eramatare sidai oleng' naakeeta faida.

Koree tenadol tene nadamu entoki nijo naji osinkirri. Ore sinkirr naakee ketumi sinkirr toolkejek sapuki, netumi sinkirr tolbaharini, netumi sinkirr toosilanken ee ore sinkirr tenaing'orr sinkirr nadamu afya sidai amu ore sinkirr naake keeta engolon. Eninya osinkirri nitum engolon enijo ing'orr kulo tung'ana looji oljaluo naakegol oleng' amu kenya isinkirr. Naa ore sinkirr naake endaa sidai naa ore eilata osinkirri naa eishori adol oshi, adol oshiake eishori nkera eilata osinkirri amu keeta afya sidai neitagol iloik losesen neaku enadol osinkirri naake kadamu sii ee entoki matejo naii ee biashara sapuk oleng' amu ore nai biashara sapuk naakeeta mpisai, eata mpisai oleng'. Ketii iloshon naa ore biashara oosinkirr naa ninche naibung'ita olosho lenye tonkoitoi nai o mpesai ashu maendeleo.

Eeh ore ena muradi naji Sha naake kaigeroki taa amu ore apa neji apa NHIF eton eitu eibelekenyi ajo Sha. Neaku keina NHIF nake kimbelekenya metaa SHA nakee ore taadii ena toki najo Sha nemegira aitobirari esidai tolosho le kenya amu inepu ajo ore peekipuo sipitalini oloopeny ata ninye sipitalini e serkali sapukin eeh ore ake piilo sipitali nindip ake nijoo eeh nijoki oldakitari kayou naitumia maa enkadi ai e Sha nekijoki talaa mpesai amu mekiyou ne Sha amu megira sha aasisho. Neaku ore sii ena Sha ninepu ajo ore tolapa nekilakita mia tanu ashu encheta neku eitodolu ajo orenatoki najo Sha ee keatadii neret iyiok neanemeret iyiok amu ore nai piilo peekibaki ninepu ajo iata mpesai kumok matejo nai milion nabo kigira aidai te sipitali ninepu ajo ejo SHA mekibaiki naake ore nai piinepu oltung'ani loata ninye emilion nabo tatua ina SHA neituaikata ninye emuoyu ore pijo ilo aitumia Sha enye nekimitikini naa neaku meesidai meembae sidai naa kigirake aitumia kake tengolikino kigira ake aitumia kake kiata nyamalitin kumok.

Tenijo tanakata aing'or entoki nagira aasa tene, naa kinepu ajo ore enasikiria, negira aimaa mateso sapuk oleng, inepu ajo kewoshitoi, nenap iltoi kumok oleng, naa ebae torrono oleng amu ore naa sinche, na kenarikino sinche neramati esidai. Ore tanakata enasikiria inepu ajo ining' ajo orpukel etii. Egira aimaa osina, keeta nkidondani tosesen, nemegirai aramat esidai. Nakee baa torrok oleng. Mesidai inabae oleng. Mesidai amu, kenarikino sinche neramati. Kenarikino neramati, amu ore naa kuna ng'uesin, naa ke ng'uesin naa eang'. Nakegira aretoki yiok irkasin oleng'. Neeku kenarikino nishori endaa, nishori nkujit, nishori enkare. Ata duo ena korpukel, amu orpukel tadi ene, neeku kegira aimaa oleng igolikinot oleng oleng.

Ore tene wueji tenajo aingor tene na ke kegira aramat isinkir. Kadolta isinkir sapukin tiatua ene wueji naa kitodolu ajo ore ene wuei naa ewuei niraga enakare . Ore ewueji niraga enkare niaku idol ajo meekure aa sapuk enkare oleng . Niaku ore misapuk enaare ninepu ajokegira kulo sinkir aikaja aapare aingoru ewueji netii enkare, ewueji netii enkare sapuk ore naaduo osinkiri naa ore enkishui enye naa shumata enakare , naa ore ewuiei nemetii enkare naa emetii naa enkishui toosinkir. Niaku ore naa , matejo naji naa ilaturok loo sinkir kulo naa ketaasa naa makosa sapuk pee eosh enkare mipanga tene wueji naa keyieu naa netii naji nyoo , enkare oleng.

Ore enabaye naa enetipat oleng' amu enturore, orena turore naakeitodolu ajo kegirai aun intoki nijo olmushele tene. Neaku enasiai naasitai tene neenetipat oleng' egirai aturr aashu egirai aitobirr imutaron tiatua ele shamba tiatua ele mushele. Eitodolu ajo olmushele ele otuturoki ashu kitunguu neaku eitodolu ajo, naake kembaye etipat oleng' amu inakata meitoki enkare airrag oleng' ee tenchoto nabo peelo enkare olchamba ajing atua , ejing atua olchamba pookin amu nakata naa eikaja ? Eeh peemeitoi enkare amu ore enkare sapuk naake eitoi endaa. Neaku taa neija etiu kuna embaye nagiraasa tenewuei.

Eeh oree peenetipat ena baye temuruang' naake eitodolu ajo ore enewuei ore duo eramatare onkukui naake enetipat duo ninye, netipat oleng' naakadolta ajo ore kuna kukui netii atua ewuei natipikaki eeh etipikaki ntokitin abori nijo nkinyat olkeek noshikata epuoitai adung'u ilkeek tosero ashu aitobirr ilmapasini looshetieki inkajijik ore naa nena puut pookin enyanak neuni apik enewueji eji peemejing' enkijabe nkejek oonkukun peemelut inkukun maa kuna ashu nkunyinyi enkijape halafu netii sii maa ilpirai le nkare. Ore enkare naa keret inkukui naleng' nkare egiraabulu amu ore naa enya ndaiki naatoito neyu naaenkare, keyou enkare naake ore sii enewuei nidol ajo ketii ewang'an neaku keyou siinche nkukun ewang'an, keyou ewang'an amu nakata ebulu esidai aikununye taa neija. Neaku ore generally ore telulung'ata ore eramatare onkukun naake embaye sidai oleng eeh nake enetipat, enetipat amu enakata peeramati esidai nebulu neku nkukui sapukin naaidimi aateyieng' neidimi atimirr.

Ore enasiai naakee meesapuk oleng' tenkopang', ore tata peemesapuk tenkopang' nake kuna mashinini, ore kuna mashinini ketoneitu ebau kina mashinini enkopang'. Etoneitu ebau kuna mashinini enkopang' amu ore naa kuna mashinini naa mpesai nayaau ee naa iltung'ana loata enkarriyano ootofautitofauti. Neaku ore ena Asia Bearer ketoneitu ebau enkopang' neakuu meesapuk oleng' enasiai tenkopang'. Meesapuk oleng' kake netipat oleng' enasiai nai nadung'i nkujit amu enesipa enetipat oleng' kake meesapuk enasiai tenkopang'. Ebaiki akeyie nadamu ashu nataduaa meesapuk oleng'. Kake kenarikino nai naasapuk amu nakata naadii ee eitelelek esiai, eitelelek esiai.

Ore ena bae keibidi ake nayi piiturishoyu. Naa keeta taa dei imbegu tofauti tofauti. Amu te nijo ing'or naa ketii inoshi naibor netiinaa kuna nadolita tena kata, naa kelo naa nai mbegu mbegu ore nai piilo ildukai lomir mbegui neekabich niloninyang'u nena pegu, ore piiyau ina pegu nilotu aun tolchamba lino nintook niosh olchani nebulu taa newuonu omeikomoata. Ore taa nai pee eikomaa nimintoki apik enkare sapuk, pee meinyala. Neaku taa naaji ore petum enkiti season akeninye kidogo nemeshal enkop oleng' peetoyu peikomaa esidai nilo naa amir te sokoni ore naa peepiki sokoni netum pooking'ae te sokoni amu ilaturok naa loyau indaiki sokoni.

Enetipat enabae amu ore apa ilopisaani loetuo abaiki yiok tenturore, nejoki yiok ore enasiai neji, drip irrigation. Yani ore enkare naa kelo enkare aitong'ari enaa iltong',aitong'ari enkare nkunyinyinkunyinyi. Na enetipat enasiai amu, meyieu enkare sapuk oleng. Eniata enkiti are toltanki lino, niwoshu enkare tolchoro nelo oltanki, nepuku toltanki ajing' kulo paipi, ajing' enkare kulo paipi naa kitang'akino enkare aitang'akino intanat, intanat ekila kitunkuu tene. Aitang'akino ntanat. Neeku ore enedukuya, nake ipungusa gharama enkare. Ore eniare, eipungusa esiai sapuk, kejokini apa yiok iltung'anak le agriculture labour. Esiai sapuk, ipungusa esiai sapuk, neeku esiai mitoki agolu esiai enkitookore olchamba. Apik duo olchamba enkare. Mitoki agolu amu kees naake enasiai ajing' ake. Keeku kepuko ake duo enkare torkisima, nejing' oktanki, nepuku toltanki, niboloki meshomo ajing' atuo ilo paip, nitang'tong'akino enkare kila entonata e kitunkuu. Na keakisha ajo, itu isumbuari inaare, aitumia inaare tenkoitoi nimishaa. Nebulu kulo keek esidai, ashu duo enadaa esidai ometaa naaba, neai osokoni.

Tenadol ee tenadol kulo tung'ana, kulo sikaarini logira aitasho naa ore entoki nalotu indamunot ainei naakee keetai parade, parade osikaarini. Ashu keetai training naidipaki aiteng'ena kulo tung'ana esiai nijo ena. Neaku ore kulo naa enijo ing'orr naa larikok kulo oogira aikagua ashu aajurru, ajurru kuloo kulo sikaarini. Neaku enaing'orr enabaye nadamu noshikata ee elotu orais loonkulie kuapi ashuu olkitok looljeshi nelotu aaim inewuei neitasho aikagua oljeshi lenye ee neoshokini salute ashu nelotu olomoni lonkuapi e boo naa iljeshi loikaribisha neoshokini salute neitoomoni duo iloosho. Naake enadol ena naitadamu sirkali ashu naitadamu ajo ore olosho neata iltung'ana oorripito , neata iltung'ana oamua ajo ore enkishui enye nepuo atua iltung'ana apuo aret iltung'ana.

Eeeh ketuudoki inkakuyiani ang' ashu inkera ang' ashu inkera naasujita ashu ninye nanu ele sindano naa oibooyo imoyiaritin. Ore ele sindano oibooyo imoyiaritin naa keudi ake too sipitaalini netii kulo dakitarini owuonu amanaa tiatua olkijiji newuonu ayau ina chanjo matejo naai newuonu kanisa nataaniki nejoki intomono eyautu inkera inyi ina kanisa newuo intomono newuo ayaa inkera ina anisa newuo lelo dakitarini aaku taata tina anisa taata eisho eud nena kera ilo sindano oibooyo imoyiaritin. Naa neigeri sii newuonu matejo enkang' naidipaki aatudoi neigeri ajo ore tenaa ang' neidipaki aishoo inkera ele sindano nesiri too mpala alimu keidipaki naake. Neaku embae naasita serkali ina naake kegira aitabaya egira aitabaya.

Ore ICT labs nesipa ajo kenarikino netii ee primary o sokondary l. Ore ICT lab naakee ewuei nepuo nai nkera apuo aayiolou imbaa kulie ashuu aas entoki aas risaach, nepuo ajing' oloing'ang'e nepuo aing'oru, aing'oru enkisuma sapuk aing'oru imbukui natii oloing'ang'e naigeroki nepiki atua olmutandao nepuo ai, netumore ilkulie malimuni lotii olmutandao looutaki imbaa kumok. Neaku ore ICT lab ee ore nai eneikepunyeki tenkisoma nake kekiomon naji matejo nai serkali pee ore kila primary ashu secondary neeta ake ninye ICT lab nabo naata akeninye inkompyutani naabayainye ee tikitam. Nake matejo nai nepuonu inkera darasa oonkera artam , ore peepuonu ina darasa neng'arr inkera are kompyuta nabo are are ashu ore paa enkata esaa naakee epii eburek neidim enkerai aeu ake inewuei nepuonu aas maa research enye nelotu aisuma nelotu neyiolou nkulie baa kumok naatii dukuya sukul, imbaa naatii ilkulie oshon lemee Kenya nake. Neaku nepuonu aayiolou matejo nai ee vile neitobiri sanaa sinkoliotin nyoo tiatua inasiai. Neaku ore ICT naa embaye nai sidai eneilepunyeki tiatua sukulini nai eserkali nai naas imbaa nijo ina.

Tenadol enewuei na ore embaye e dukuya nalotu elukunya ai ashu indamunot ainei naake kamaa anaa butchery, kakwa kiri natii enewuei? Kamaa kuna ena kiteng' nateyieng'aki tene, kebioto ? Amaa ena tarei nateyieng'aki tene kebioto? Amaa ninye oltung'ani ogira adung' kuna kiri tenewuei ashu omirita kuna kiri kebioto ninye ? Keishope, amaa atua enewuei ketii usafi ? Kesuuji maa nkalema naitumiai tene ? Kamaa ele tung'ani keidimayu nedung' oltung'ani kewon egira adung' ayieng'u kuna kiri? Ama tenedung' kewon kanyoo eas ? Neaku enajo aing'orr kayou nai nadol utaratibu e usafi tene ee oeseriani ashu embiotishu naata kuna kiri. Amu enelo nai nenya oltung'ani endaa naa inkiri nai naata naa inasapa entareiya ashu enkiteng' namuoi nelo naa imoyian ajing' ilo tung'ani. Amu ketii tadii moyaritin naake keisho nkishu iltung'ana ashu etum iltung'ana toonkiri, netii loshi tung'ana lemenyorr inkiri ashu lemenyorr eilata sapuk neaku ore nadol tenakata enatoki naa eyiu nai keyou nai nejing'aki maa serkali ashuu afya ashu ildakitarini aapuonu aipim kuna kiri aing'uraa ashu kesipa, kesidan peeidim iltung'ana ainosa. Neaku taa aikunaki neija.